En pichait kekere chongindab biik komiten oret koyoe kampaketab kalyet olenerektos koimuch kopun nitok mokutikwak chekikokiyomis ichek akotom kisuldaen, ole en pichainito kora kekere komiten chito notok neipe pichainikab bichuto sikomuch eeh koporto koityi bororiet neo sikomuch koroo ng'alek chetese tai eng emet.

Mayaa atindioni amuun en pichait kekere komiten lokok koboto kamet kokere television ak ko en television kimuchi keroo kelee kokibor kelee tetutiet netesetai ko mayaa amun en weekend ko mising keboru tetutik choton imuch koityi lokok, ng'anoo komuch ko nitok asenet en konyekab lakok ng'amun kakorikyi lakok Mitei yutok mii television inotok kokere tetutyet notok neimuch ko tetutioniton ko iss inee koit kotoret lokok nebo konai eleribtoi kee en tiong'ik ak olee toretitoke kasarta aketukul nekairo tiondo ko karik amuun en television kekere kotetutiet nebo tiong'ik notok nekiboru.

Kararan mising kenyor rwondo neyamat simuuch iteseta chito boisheng'ung nebo kilaa en oret ne nyumnyum akoo wendii kora rwondo neyamat eng' toretetab borto yeimuch inyoru chito komie bortang'ung memioni kasarta aketugul ak imuch itesetai tetutikuk chebo kotukul en oreet nekararan amun mewendi iimoksei akobo rwondo nemaimuch inyoru nemayamat.